Aoroga omenda ne jooda kokalo kuom simb ong'we yamo. Mano katiyo kod mpesa, kama akawo pesa ta deposit kata adhi e mpesa agent taketo pesa e lain alafu aorone jogo eko. Yo machielo bende, atiyo mna gi simb ong'we yamo gi eki ka agolo pesa e bank, to aoronegi e bank akaont margi kata mana e nambagi. Koro mostly atiyoatiya gi online kaoronegi pesa, to sama an kodgi machiegni kabisa, to anyalo miyogi pesa e lwedo mano pesa ma en kash mosebedo withdrawn. Lakini ka an mabor to atiyo gi mpesa, kendo atiyo gi bank akaont to gi apps moko mag pesa machalo kaka safaricom app yea, machalo kaka equitel line kendo moko mag bank machalo kaka mobile apps for instance machalo kaka equity, yea.

Wach maduong' man kod nengo ka en wach kor ka arita mag del kama aneno ka tap ni kanyo kendo ng'ato logo ing'isi kaka onego bed ilogo mondo kik germs dhi e lweti. Kendo ma konyo ahinya kendo aneno riwruok moro mar USAID ma ochiwo training ma kanyo eko ma ni e form mar picha ma no ng'iso ji ma ni e aluora no eko kaka onego bed ni gi ritre e yor ler kendo gi tiyo gi pi ma ler mondo mi ogeng' landruok mar kute ma nyalo kelo tuoche ma opogore opogore mano ng'iso ni usaid nitie kaka konyo kaendi kendo gi chiwo konyruok mar training no eko kendo pi be gi chiwo kaendi to gigo be ma idwaro mi ilogo godo machalo kaka sabun mondo mi kute kik bed ni dhi inyo ngima dhano nikech ngima dhano en gi maduong' moloyo koro gi ma ni ka en ni igeng'o landruok mar kute kendo igeng'o kendo gigo eko ma nyalo keto ngima dhano bedo ma rach.

Bengi ma nya chon ne yudo tek sana ni kech ne gin ku moro achiel kata ne gin kuonde ma ok ngeny a hinya lakini bengi ma sani iyudo ka oyawo bad gi kuonde ma opogore opogore kata mana e counties te nyaka e sub counties bende koro inyalo yudo ka nyaka jogo duto ma ni dala ma onge be bombe ni gi yot mar yudo banks go e ko to kata ka i dok e ongweyo simbe ma dhano ni go do sani mangeny i yudo ka bengi go e ko ni gi apps gi ma ni e simbe ma ok ochuno ngato ka ngato nyaka dhi pang line e bank ila ngato nyalo mana deposit pesa nyalo kano ne pesa ne e bank kata nyalo oro ne ngato pesa e bank ka otiyo mana gi simbe ma ok odhie bank kendo onyalo golo bende e bank ka otiyo ma gi simbe ma ok o dhi e bank koro bengi ma sani iyudo ka yot mondo mi itim yore ni mag pesa moloyo chon ma ne chuno ni nyaka idhi e bank to bank iyudo ka bank go go tin to ji opango line mangeny koro sani bengi ngeny nikech bede gi oyaw mangeny omiyo golo pesa koro yot moloyo chon be bengi e ki.

Tijni nikod nengo e alworawa nikech aneno ka ichiwo puonj ne jogoeko maodak e alworano, kendo mar nyisogi kaka onego bedni iketo alwora bedo maler. Bende aneno ka kilo ni kanyoeko manyiso ni chalo kagima ichoko waste machalo kaka scrap kata mana wwaste goeko manyalo duwo alwora. Koro magi ichokogi kasto idhitim kagin machalo kaka mag chumbegoeko tinyalo dhi kendo nuogi mondo oti kodgi ma kisungu luongo ni recycling. To kagin kendo moko mag plastik kata mana mag ochafu moko, to iyudo ka gin gik ma koro idhi witi. To bende ma sama itimonegi weighing ni mipimogi ni, iyudo ka joma nie alworani ichulo mano konyogi gi pesa noero mar gibende konyo godo ngimagi. To maduong' moloyo en ni imiyogi information kanyo ipuonjogi kendo ileronegi maler koro ng'ato ka ng'ato bedo kong'eyo yo ma onyalo ritogo anyuola mare. Kaen gik ma iwito to giketogi maber kendo ka ibiro chokgi kamano. To ka en gin ma nigi value to gin gik ma ibiro nyiew kendo kelo pesa makonyogi.